Achome kolsetab bandek ngamun konech amitwogiik, koboto kimuche kealdaa yon kachangaa yon kakimin kochangaa en imbaar, ako kora ko amitwogiik ab tugaa. Yon kakebuten bandek mobeg, kimuche kebutyii tugaa che kong'eet en sigekywak kotoretech kounotok, notok amune achome temisietab bandek